Ore inkatitin kumok naa kaata oshi nanu esimu ai tenkaina naa wore esaa akeyie pooki saa akeyie naosh ooltung'ani nainakata atum naore nchere ore eimu ena simu naa kidimai naa esaa akeyie pookin naoshoki oltung'ani naa kang'amaa nore enkirorokino nanchere kejaa enkop aisidai oleng mh eeh kejaa, kejaa area kejaa inkishu sininche intare kejaa inkera tiang kejaa inakop nitii nejo amu nejia naake ikununo neeku mh ilo duo olomoni oshi oleng likinya.

Ore tenanu mh tena siai e global pay te mpesa nanchere ore esiai enye duo oleng naa tenirriwaa iropiani airriwaa inkulie kuapi eboo naijo tenitii naa kenya naindim nirrriwaa Tanzania ashu Uganda ashu Yues ashu akeyie inkuapi pookin eboo ina eji global pay ore eimu sii global pay naindim aitobira entoki naji eh visa card aimu taa global paya naindim aitobbira sii entoki naji PayPal niaku ore duo ina siai e global pay naa idimai nilak embaye eboo ashu ilak intokitin eboo nintoki sii aitobirr entoki naji global eh visa card.

Ore entemata esiai naa kisidai taa tonkoitoi napasha amu tinewueji duo eyiolouni oltung'ani naa tenaa kidima enaduo siai ashu etaasa enaduo siai nee neeta entoki naji experience keeta duo eyiolouna oleng eyiolouna oeyiolou naake peyiolou iltung'anak aajo keyiolo ele tung'ani ajo kanyoo eewuo aas ore enkae nanchere petum sii oltung'ani meh pemitoki atum enkurruna duo toltung'anak pirorie iltung'anak eeta eh engolon eeta engolon neeku ina naaji ajo nanu ajo nchere kaisidai duo entemata esiai peyiouni duo oltung'ani oleng tiatua eh tiatua duo oltung'anin oleng ayiolou ajo kanyoo esiai enye kanyoo duo easa oleng.

Ore itax tesiai duo ormanyara keon ashu esiai eh eh einchi ashu enkop naa piishoru iropiyiani tiatua iltung'anak tiatua iltung'anak lina kop peyie eyasishore sirkali aasie isiaitin enyena ore enkae nanchere ekincho sii itax entoki naji KRA pin ore pekincho KRA pin nintoki sii aata itax kinchorita taasa entoki naji return file or file returns aas duo entoki naji file returns niaku ore ena siai e itax duo oleng nee keretu duo sirkali me menoto iropiani tiatua iltung'ana ashu eimu iltung'ana loasisho otii biashara eh lelo pookin akeyie.

Ore te library naa ore esiai duo oleng naatae te library naa ekincho imbukui imbukui nisoma naa ore imbukui natumi naa imbukui pookin ompukunot pookin etumi tinewueji naa ore duo esiai sidai oleng eh e library naa tinitum eng'eno eng'eno ore sii eimu teknolojia aitoki naa keetae sii entoki naji library e technology noore ena library naa kitobirr imbaa sininche eimu technology metaa meetae duo enkoitoi nindim ashomo aing'oru embuku nilotu aisuma indim ake ninyiang'u bundles neijing ake internet ning'oru embuku nisoma ore pindipi aisumayu basi nitum eng'eno mintoki alo library kake ore duo hoo oleng tenintumia sii libaray naa kisidai aitoki alang ena duo technology amu kidimai naa ore ena teknolojia naa ki tofauti intokiting enyenak alang enaduo buku.

Ee ore esidano enkitengena enekiremore tolairemoni naa nchere ketum eng'eno ootokitin ngejuko, ore enkae naa, ketum sii eng'eno ootokitin naapuonu aa cheree keetae emoyian naje, keetae emoyian naje nemeetae apa neeku itum ina ng'eno eimu ina oitoi ore enkae naa nchere ketum sii eng'eno enekiremore sidai, netum sii aitoki eng'eno ee pooki breed nalotu keetae duoo kuna categories naatae ooh kulo tungana neeku kore eimu ena naa nakata ake etum eng'eno.

Ore esiai e internship naa kisidai amu, ore enkata nitii sukuul iishua ilarin aare okuni te sukuul, naa tine wueji kineneng'i eninko edipa sawa te sukuul, naa ore ing'ua ena internship ore kigirae aineneng' idamunot ashu kigirae aineneng',ajo eng'eno ninoto te sukuul, enkariyiano, ninoto, te sukuul naa ene tipat duo oleng nchere ekinenengitae, pee edoli anaa idima, ashu Eton aa iyieu enkae kitengenanaitoki oleng ore enkae sii e internship piitum sii eng'eno, ashu pooki toki, eng'eno naisul, aashu te sukuul, nitum eng'eno eimu ninche ashu eimu enkampuni, nitii naa inakata itum engeno alus, nitum entoki naji experience eimu Ina oitoi